Ore ele naa oltrakta otii olchamba airem. Ore mapendeleo naata ena toonkuapi olmaasai naa peing'orakini, peingoru naji eneikoni peetum iltung'anak aanoto kulo terektani peiremishore toonkuapi teneidimayu nai neisho sirkali ashu eneetai nai olturrur odumunye aing'oraki ilmaasai ilterektani oiremishore toropiani kuti naakesidanu amuu etii iltung'ana olaikino, oata ilchambai naa elaikino aatuturr tengaraki nemeeta, nemeeta ilterektani neaku kore mapendeleo ai naa ina. Peetumokini aingurai tenaake meitoki iltung'ana alayu endaa tenkop tengaraki naa nemeetai entoki nairemieki enkop.

Ore enaa naa kabeji kaga ashu ejo irkulie tung'anak cabbage nado naa keuni tonkuapi kumok te tena kenya naidimai neun sininche ilmaasae tenda alo eselenkei hoo nemesapuk eunoto enye te te tenkop ormaasae kake eetae tonkuapi inoo nyandarua neetae torkalau eetae ena cabbage kaga tenkumoi naa ketumi tosokonini tosokoni le muthu le marikiti eetae sii tosokonini le nono kiserian okulo sokonini sapukin akeyie le ngong ile rongai neyai sinche isokonini lo liatua inkishu tokuna katitin eetae isokonini sapukin.

Ore ena naa olchamba otuunoki cabbage , ore ene wueji neton itu enap cabbage indaiki oleng , eton ake aa mbenek . Ore esiai enkiremore e cabbage , temurua ang neme sapuk oleng amu kirowua oleng , kake kisapuk eunoto e cabbage oleng tenaalo e selenkei, te saikeri nitoki ake atii enkop e narok ewueji neji irmelili ashu sakutiek naa enkop nairobi ina oleng nemetoyio aku nemetoyio enkulukuoni . Naa kenyor cabbage enkop ashu enkulukuoni naata enkare tenkaraki naa ina napata enye endaa sapuk neeku keyieu enkare te sapuko oleng. Neeku ore eunoto e cabbage naa kisapuk naa ore sii penyae ore esidano oompuka naji cabbage ashu kuna kuna enaa abila oompuka naa kisidai amu kitoti olosho , kitoti iltunganak kumok. Amu teninyiangu enkabesh nabo niyau ang ,nidung ninya nkuti olongi ake nemesioki sii ore esidano enye eniaku me.

eeh esipa etuudoki nkera ainei sindanoni oibooyo moyiaritin amu ore to sipitalini naa teneeku etoiwuoki enkerai neetae isintanoni oudi enkerai mpaka nebaya olari o lapaitin aare naa isindanoni lelo loibooyo moyiaritin kumok oshi naatumore oltung'ani egira abulu, netuudoki sii eeh enaibooyo polio ena oshi naa kepuonu aamanaa to towue tonkajijik ashu tonkang'itie ayiolou ajo kakua kera nemeudo, neeku etuudoki nkera lelo sindanoni oibooyo nena moyiaritin , etuudoki bcg etuudoki ilo oibooyo polio o kulie moyiaritin ake yie pookin, naa ketudo keya oshi nepuonunui nkang'itie, kake ore naa kul kulo kumok noo bcg ole olena udot kulie naa iya enkerai sipitalini nataaniki oltung'ani amu ilo atumu tinewueji ore orkigeroto naa kegeroki ake nkera esidai amu kesuji la lapaitin o ntarikini niewuo neyiolouni ajo kenoto ena kerai sindanoni pookin arashu eitu etum, ore oleitu etu nikilikini eng'olong nishukunye alotu apik.

Wore ena naa eunoto e kirrunguu nado. Naa kesidai eneuni inkirunguuni, wore nanu abulu, naa keuni apa inkirunguuni naa wore tenkata naado, naa inkirunguuni kishomoyie sukuul amu ninche naapa emiri, nelaakinyieki iyiok iropiyani esukuul. Wore esidano eunoto ekirrunkuu, naa embaye ena nayau iropiyani atua olosho. Amu tenidamu kitunguu naa teneoku nedungi, nedungori kuna benek naanyori. Neyai osokoni tiatua ineeti aamir netumu iropiyani. Wore apa etii enkata nalo enet ekitunguu mia saba. Kake wore oshi taata, kajo kilepa etaa kebaya ambaka enchata ashu enchata omia mbili, ashu inkiek are. Neeku aisidai eunoto ekirrunkuu amu tenimiata oltungani enkae toki nikira aitegemea peeku olchamba lino ake iata, naa iun kirunguu naa itum iropiyani, nisumie inkera, nishopieki inkilani, niasie ake kulie maendeleo naas oshiake irkulie tunganak toonkangitie.

ore eretoto naishoo internet tenkata ormeitai le corona naa internet esapuk oleng kitumie lomon oing'ua serkali oing'ua nkulie wuejitin, internet sii apa kitumie lomon ong'uaa liyiolounye ajo kebaa iltung'anak oibung'a ele meitai ore ore ilkiliku apa loishoru serkali amu ore tenkumoi naa kepiki apa facebook aah egira orki orkitok le biyotisho airo, niyiolou ajo kaji aikunakino kaji eikunakine ele meitai atua olosho, kaji etabaikia naa kaja iltung'anak oibung'a. ore tere eretoto naishoo torkigeroto naa egirae awud iltung'anak, amu tenemutu apa ajo meetae internet eitu kisioki ayiolou ajo egirae awud iltung'anak naa tiaji egirae aisho iltung'anak ele ele ena ena wudoto apa nawuditoi iltung'anak tenkaraki enkiboroto e corona neeku ore internet naa keretisho amu idol sii neetae inguruupi e whatsupp naapiki irkiliku oing'ua wuetin napaashipaasha naihusu ele meitai enaa enkishopoto e barakoa enaa elamata oltung'anak, enaa enkitashoto tenintashe oltung'ani alam oltung'ani peemilo ang'amu ormeitai tenelakua.

Keetae imbarakinot kumok naatipikaki, kake wore enikiyiolo oleng' naa enkigierore oonkarn. Amu wore tenkata sapuk tenilo sipitali, naa ekingas aikilikuanishore inkarn inonok, nepiki orbuku nikingilikuani ajo kainyoo igira aa kayii nikiya. Nepiki nidol ake kulo tunganak loosipitalini ekira aigerisho aapik irbukui. Naa etae sii oshi taata, inkomputani naayetuo, aa iya nijing sipitali tenchoto nabo, nigieri enkarna ino nikijokini shomo endenkae wueji, taanyu amu ekimboti. Wore pee ilo endenkae wueji wore itu ingamaa, ilo tungani nitu irorie, nimaniki ake ajo kimbotoki enkarna ino. Amu ekirae naa aitumia ekira kulo tunganak aitumia inkomputani, airiwakino lelo ilomon arashu airriwakino inkarn ooltunganak ooyetuo sipitali. Neeku wore enikuni enepiki ibukui, naa inia kigeroto ake tenigieri iltunganak, neetae sii vile naidimi aigero irbukui inkarn ajo kenooltunganak oobaya kulo, inkera kutitik, irpayiani botorok, intomonok ashu intomonok naakira aishoo ashu inoorpayiani ena ashu enoorkijanani ilbarnot, ningori naa ilarin ajo kaja ebaya ilarin pee etumoki aatushum

Ee kenyokita sirkali , ore tenkumoi orkiliku lining ishori naa keimunyieki redio , naa tenilo sipitali nikiliki ilaasak lesipitali ashu inepu etipikaki inkarasini iwuetin nepashapasha ishorita ilo kilikwai , nitoki si aaku eetae oshi irkiliku nidol iriuni isimui ninepu orkilikwai ejito ketii enamoyian naje enkop inyi naa kuna mbaa naishaakino nias peyie mitum meitai , eetae si ilchifi itumia aliki irkiliku , nepuo ninche aliki , ore ebaya isai nalikini kulo tunganak kulo omon naa kebaiki amu eya nining elimuni toonkanisani niaku enyokita sirkali , hoo naa ore enewueji nepiki irkiliku anaa facebook , whatsapp naa meitoriori oleng amu etii ntasati eatua nkishu nebaiki nemeidim aisuma kulo kiliku, neku egoliki tenkaraki nemeyiolo oltungani.

Eh kiata enkiroroto ormwalimui le enkerai ai ashu ormwalimui loonkera aine peyie kitumoki aataret inkera te enkilepunoto enkisuma . Aa inji eikununo , ore enkata naretoki enkerai tiang metaasa ena siai nayauni ang teipa naa kadol ajo kaji etabaikia ena kerai te nkingerore , kai etabaikia te enkisuma, kedup aisumaki kewon intokitin openy, kedup atadua, kedup atayiolo ajo kainyioo egirae aiger tene wueji . Ore padol ajo edup atoduaa naa kaliki ake ormwalimui ajoki ashe amu iyasita esiai sidai . Kake tenadol ajo eton etii ena kerai siadi te enkisuma naa kaoshoki ormwalimui ashu abaya sukuul nala aliki ajoki kaa kinko pee kiretoki ena kerai . Naliki taa ninye ajoki tenelotu ang mintoki aisho isiatin kumok nchoo ake ejing aitoriokino esiai easata esiai nayawua ang. Ashu naa idimayu naretoki, aretoki autaki eniko tenisuma , autaki eniko tenigerisho . Niaku esipa kiata enkiroroto ormwalimui lai ee enikinko tenikiret enkerai te enkisuma naa keretito sii inkera ina reteto ai tenebo ormwalimui.

Eton meeta enaikuna paadupore intanet tenchoto ebiotisho meteleku ilkiliku loirriuni ajo ee shomo mikin'geri te SHA ashu etii emuoyian naje enkop inyi eng'oru eninkoko ening'oring'oro ate etupukuo enchan, etasupa enchan oenkariak nairraga neaku eng'oro ate ipuopuo aalang ilkejek ee naapiki naa kuna mitandaoni anaa facebook nepiki whatsapp nepiki tiktok nepiki Instagram ashu epiki enewuei e google. Kake ee biotisho nabaiki duo oltung'ani eton eitu kiyiolou eneikunari peitumiai te intanet inasiai e biotisho hoo nikitoning'o apa eetai ambulensi naaji naaidimi atooshoki atabaiki peebaiki iltung'ana nepuo ayau iltung'ana tiatua nkishu ashu tongang'itie kake eton nanu eitu aitumia ina mpaka tenakata.

Kisapuk engolikinoto natum iltunganak lotii atua nkishu tenkaraki naa ore enkituamita osimui tiatua nkishu neton itu eaku sapuk oleng hoo naa sapuk kake mmee sapuk toonkoitoi are ore isimui naitumia ntasati tiatua nkishu naa keeta ake nche nkishu pengamunyie airorie nkera enye nalakwa ashu irorie irpayiani lenye lolakwa ashu iltunganak lormareita lolakwa kake ore enkisumata orkiliku neton itu esapuku . Ore sii enkae toki ore irkiliku kumok naa ketumi tonowhatsapp tonoo otegoogle ,ore naa iltunganak liatua nkishu kuna simui kutitik eeta naa keji oshi katululu, ore kuna simui kutiti nemeeta embaikinoto nabaiki internet , neku ata nai ake teneyieu oltungani ningoru nemetum tesapuko oleng tenkaraki naa nemeetae internet tiatua nkishu , kake ore irkiliku lorewakini iltunganak tosimui naa kebaiki iltunganak . Ore enyamali natii nchere naa ore iltunganak ebaiki nemeyiolo aisuma irkiliku ashu ejingu orkiliku nemeyiolo oltungani ajo oletipat ele kilikwai ntoo maingoru oltungani laisumaki , kake tenidimayu nai peku eeta enaiko pepikani iltunganak ternkoitoi naaningu naa kidimayu nai neret iltunganak.

aimayie mbaa kumok kake ore te nkumoi naa ee eya nilo sipitali metii ildakitarini amu ebaiki naa oldakitari obo ee oldakitari obo eetae tina tinaa murua naa ninye oing'or iltung'anak ake yie lo muruan kumok oleng neeku eya nilo sipitali ninepu metii, ebaiki neetae oltung'ani otanyamala tiang nekwet ele dakitari aret, ore sii enkae toki eya nikilau nikilau irkeek tosipitalini, ore te nkata naado oleng naa ilo sipitali nikijokini eeh kitabaaki ena nyamali iyata wena nikingerokini enkaldsi nikijokini shomo, shomo nyang'u irkeek tewueji neje, naa inepu ajo ore toonkatitin kumok eeta lelo dakitarini iwueitin enye neetabolo neemirieki irkeek, neeku kilotu ake oltung'ani nikingerokini nintoki alo aitudup ele dakitari teboo, eeta taa ninye ormushaara le serkali long'amu teinewueji, nitoki abol ewueji enye teboo ni niyakiki ropiani tinewueji amu ore naa ene serkali te nkata sapuk naa keji duo entoki e pesho, kake ore aa entoki e pesho intoki ake ainepu kewon igira ajing embene aitayu ropiani, eeh etii sii enkae nyamali ena naa oldakitari obo otii eya ninye ninepu meeta nurses meeta nkaretok enyenak duo naretoki eas ena siai, neeku egol akeyie entumoto ee embaare to sipitalini e serkali oleng.

Maata naata sii amu ore tiatua irmaasai naake eetai eokoto oo motorik, eetai irkeek enaa naai osokonoi, eetai orng'osua, eetai irkeek akeyie eetai entipilikua, eetai irkeek akeyie tofauti tofauti lopaashipaasha oitumia irmaasai aawok too nkatitin oloirob. Aa naa ore duo enkitumiato orkeek lo lormaasai ee lormaasai naae kisidai amu meeta ena toki najo ilashumba side effect, meeta enjukunye nekintoki asuju eniindip aitumia irkeek lormaasai. Neek ore ewokoto enkitumiato orkeek lormaasai naa sidai, kake ore tena nkae alo naa midimayu naa nekiimpim ena nai ijo enaidim atejo lidakitarini lormaasai, miidim ninje aipima osarge peeyolouni aajo kaa nyamali iyata piiyata ena shida niyata tolchoni, kaa nyamali iyata pee kiya enkoshoke enaake, kaa nyamali iyata pee kiya elukunya enaake. Neeku ore esipa, idimayu nekiata irkeek lormaasai naa sidan enkitumiaroto orkeek lormaasai kake ore naa tena nkae alo nemiidim aa aing'ura iltung'anak isargeta aatayiolo ajo kanyoo enyamali. Kake sidain irkeek lormaasai amu ki kita...

Mmee sapuk oramatie le siokunoto te wuei nanu natii arashu naa matejo tolosho lormaasae . Amu ore ninye ene dukuya naa ekiure iyiook ina aari nalotu esiokinoto amu ekiure nelotu egira aosh ina alarm abuaaya , abuaaya, niaku kiure . Ore tenkata sapuk majo ninye nanu keyiolo irmaasae ajo keetae oramatie lesiokinoto. Naa ina pinepu ajo etii ntomonok kumok oleng naaimie inkera ashu naimie ninche openy enkishui tenkaraki meyiolo ajo keidimi netumi ina ramatie le siokinoto . Ore nanu makewon itu aitumia oramatie lesikunoto tenkata naba, naba akeyie pookin , aa tiatua emoyian , tiatua entumoto onkera itu aitumia oramatie le siekunoto . Kake etaa nidol ekwetu entoki naijo ngarin edumu iltunganak, kake mmee kumok akeyieyie tiatua nkishu. Ore ewueji nedolieki naa atua ntaoni amu edup naa iltunganak lontaoni atoosh isimui nedup sii atodol irkigerot . Kake osi kuna kuna kulo aratie loponu kulo lesiekunoto neme ine sirkali inoo sipitali oloopeny nena napuonu aret iltunganak.

Kisapuk enyamali natum lelo opisaani amu torrok irbaribarani oleng lonkuapi ormaasae tesapuko oleng teneedo oleng neeku egoliki lelo tung'anak amu enesha nelaikino oltung'ani atabaiki ewueji neishia nelo neitoki sii tenka tonkulie atitin aaku eya naa torrok irbaribarani nemeetae ingarrin neeku eya nepuku oltung'ani eyieu nelo aret oltung'ani tewuei nelakua ashu to to temurua nelakua ashu to to temurua naje nemetumoki atabai tenkarake meeta engarri ashu meeta oltukutuk naa enitaini oltukutuk obo oloitayioki ena naai te sipitali esirkali ashu engarri naitayioki neb nelaikino atabaiki tenkaraki iwueitin nemetii irbaribarani metii irbaribarani amu etii irkejek sapuki lemelang'ai neeku etii ingolikinot kumok natumito ilopisaani lesirkali egira aapuo aitayu enyamali toltamoyia enkarake te te tonkuapi kumok eatua inkishu neitoki sii enkop aaku eidimai nelakua oleng ashu emanya iltung'anak enchumata oldonyio nemeeta eniko enabaikini niminieki enkishui sapuk elauni embaare tonkoitoi naijio nena.

Ore enyamali sapuk nikiata tiatua nkishu teng'amunoto emusaada naa siasa amu idimayu naai nirriuni oltung'ani nejokini shomo emurua naje ng'oruiltung'anak oota ena nyamali o ena yau pee king'ura enaa kingaja, kitumoki aataret badala nalo ninye ele tung'ani ariku iltung'anak loonyamal nelo ayau iltung'anak oonyorr ninye elukunya enye ashu ilooboitare oshi toltim le siasa pee etumoki aanoto ina retoto nebaiki nemeyieu ninye ina reteto kake ore eniko sirkali naa kenaata ingoruni iltung'anak ooyauni lemeeta nchot lemigarakino enchoto hoo yeyote te siasa pee eetum iltung'anak pookin aanoto ina reteto enaa enaishiakino amu ore orkigerore nai oyauni aigerr meekure oshi taata enyorr iltung'anak lelo kigerot ashu ilotu nijoki eyautu nkarrn amu ayieu nalo ayaki ntae ereteto, meekure egira iltung'anak aapuo aashilaa ina baye tenkaraki naigeroki tenkata naado neyai inkitambulishoni neyai number neyai nkarrn nemebaiki ake ina reteto, neeku etemenaitie oleng' iltung'anak entoki poookin naji ene sirkali amu kejo ninche naa kelimu ajo mebaiki ninye akata iyiook kuna tokitin neeku pesho ijoki iyiook pee igeri iyiook te kuna tokitin amu mebau aikata abaiki iyiook neeku idimayu naai nitumiai iltung'anak lemeeta enchoto e siasa...

Kidimayu kajo nanu idimayu niret nidimayu sii nimiret. Amu ekira oshi taata iltunganak aangeniki esiai e internet oleng'. Neeku tenitum teneeku wore iltunganak sininche oosita isiatin tiatua inkopisini esirkali, nedimayu ake nepurroo iropiyani eimu ata inia oitoi e internet ata etipikaki pee meitokini aapuroo. Kaisho enkitanyanyukoto nabo, wore tenakata inji, kejoitoi wore esotunoto ekodi toonkuapin pookin, nitaaki digitol. Kake enintoki ake aingorr, ijo dii mekira kuna ropiyiani aabaiki iltunganak tiatua inkishu. Amu etii iltunganak ootipikaki nene wuejitin, neme lemeasipak, neeku, wore sai oltungani oyiolo ajo we tenabol, laa ninye oitore duo kuna tokitin naaji system, ashu imbarakinot naatipikaki pee epiki iropiyani. Naa kitoki ninche aapuo aingolingol, aitoki aingorru eniko pee epuroo kuna ropiyiani. Neeku egoliki ake iltunganak. Pookin ake entoki naidim atereto iltunganak, naa teneyiou ajo iata entoki naijo inia niasita, nikimbungi nikipiki atua. Pee edol irkulie tunganak peeyiolou ajo, oo neeku torono dii oshi ena siai nikiasita, emburrore ooropiyiani. Inakata ake etumi aatokordu olosho. Amu wore tenakata inji ekira iltunganak aitayu iropiyani kumok naleng. Nepuo Kodi kake mebakita kuna ropiyiani ashu

Kiidim naaji atareto lelo tung'anak lemiidim ate tesiai e internet tena oitoi enaata naaji ing'oruni eh embarakinoto nayiolouni ajo kaja iltung'anak lemiidim ate temurua naje nekiata pekindim aigero pee kiyiolou ajo kaji etii paa eneetae eretoo pookin naba anaa enayauni neyakini amu ore tiatua inkishu amu ninye naa nanu aing'ua naa kikumok iltung'anak ashu inkera kumok naisudoitie intoiwuo amu eure irmaasae ashu eure irmaasae aipang'unyie iltung'anak tarruesh boo amu kejo eh kedoli ajo keeta ina ang enye oldeket neeku teneetae naaji enkoitoi namanarie iltung'anak obo obo obo aapuo kila enkang ayiolou ajo keeta enang iltung'anak tarrueshi ore peetumi naa neeku eetae embarakinoto tiatua internet uh system napiki kulo tung'anak pee eyiolouni ajo kaji etii naa ewueji neje etii idimi sii aishoo kuna ga kuna tokiting oshi gadgets nayiolounyieki ajo ketii oltung'ani ewuei neje neeta enyamali naje nitobirakini metaa kidim aironya pelimunyie ajo esaa naata enyamali esaa namuoi esaa nagirae aimaa enyamali kinoto peyauni eretoto aasioki inakata naaji eidim internet atereto lelo tung'anak lemeidim ote.

Kajo kegira aing'uraa najo sii megira aing'uraa amu ore enyamali nikiata tiatua inkishu tenakata inji ashu enaa elelero naa metumitoi isiaitin tenkaraki idimai apa netu imbung ilo tung'ani enkaina te tesiasa lotii atua olorika neeku mikidamuni ninye aing'uraki esiai ore enkumoki oltung'anak naaji loigeritoi naa iltung'anak apa otareto lelo tung'anak te siasa aashu oogira aibung'are lelo tung'anak tenakata tenkaraki enkukuo nalotu tolarin aare ooponu ore entoki naidim sirkali ataasa naa enaata ing'ori naaji inkaldasini oltung'anak ogirae aigerr pedoli enae idimi aigero iltung'anak tenkumoi amu kegira irki eh elelero anyamalu negira iltung'anak aajing entoki naji depression tenkaraki elaunoto orkasin etii sii enatoki naewuo naji mazingira unit ore mazingira unit amu atodua tenaalo e kajiado naa keetae tesapuko kake ore enyamali naa kingeroki te mazingira unit kake melaki iltung'anak tenkata naishiakino eya niyanyunyu iropiani tolapaitin atoning'o eji eya neenyu ilapitin imiet iropiyiani naa inkeek tomon kilaki tolapa ore ijio itaanyua tolarin imiet nebaiki naa inkajijik ilakitata tontaoni atoni piyanyunyu kuna ropiyani nebau kuna ropiyiani etaa duo iyata iyie oltung'ani isilen enkaji mikindim inye atareto neeku ienta naaji igeri ing'oruni enikoni piigeri irkijanani pookin.

Eibooyo ill'ewa imbaa kumok pemetum nkiasin ebiotisho amuu meinining'u oshii duo ninche tenkata naodo ajo kanyioo naidim atareto ninche tenkata naje enaa intomonok amu ore intomonok naa enening' ajo keatae emoyian naje, eyeuni neing'urakini ltung'anak entoki naje ashu tenepo aaya inkerra sipitalini nejokini wou miking'urari entoki naje naa keleleku embakinoto oo ntomonok te biotisho teine ,kake ore lewa amu melelek epuo sipitalini, melelek sii olee eliki likae tungani ajoki naning'itpo taa dei oshi taata ineweji eikunakino ,naning'ito taa dei oshi taata eneweji emee oleng' kanyioo siye aidim ataaasa, medumunye ake duo ninye olee nelo aing'oru oltungani olo airorie aikoneja peetumokini aatoliki aajoki enyuo shomo sipitali ing'oru mikitaramati pee eing'urari enaa itum irkiekore inyamali oolewa sapuk naa teng'araki nemeiro ninche aalimu inyamalirritn naagira aimaa, netabauwa enkata naa keishaa neirorieki lewa nelikini aajoki eifaa neinyototo sii ninche airo aalimu imbaa naagira aimaa peetumokini aiboooi inyamalirritin naidim aishoo lkule tung'anak te siokunoto badala naanyu oltung'ani metaa ketabaiye emusho peepoi aabak etaa mekure naa ebaayu naa inyamali naimarita.

Ore ele naa olchamba lotii ndaiki, etii mboga aa sukuma, netii olchani lormatunda aa ketiu enaa ketala kuna daiki enkare ashu ketiu enaa kinosa enkolong oleng tenkata naado nerrwoyo neeku naa meekure egira abulu aitobiraki ashu eeta olchani loyiu nelaikinoi aatipik neeku egira atoyu ashu egira mbenek adoyio tenkaraki naa elaunoto e nena tokiting naayieu nena poga peetumoki aatubulu esidai

Ore ena, naa itodolu ajo inkishu orgredi kuna ekule. Ore ntokiting niyieu pee itumoki ataasa enasiai, ing'asa ayieu inkishu, openy amu midim naa atabolo ewueji neramatieki nkishu egredi miata nkishu ate, neeku iyieu inkishu, nintoki ayieu enkaji nashetakini kuna kishu, niyieu si ilaasak lesiai, niyieu ake nkulie mashinini naitayu nalepu kule tokuna kishu orgredi, nipang'ie apik inkulie wuejiting. Iyieu si irkeek, iyieu inkariak, iyieu endaa ankujit nidim ataramatie kuna kishu petumoki aitayu kule kumok. Amu ore nkishu orgredi, na nkishu naitau kule kumok, naa ore itau kule kumok, na kenya si endaa tesapuko oleng, tenkata sapuk tonkatitin napashipasha tiatua edama. Idimi nitotii tenkakenya, odama oteipa. Neeku naa keyieuni niata endaa. Neyieuni si niata iltung'anak nai lonkaik eneeku itipika nkishu kumok pekitumoki ataretoki aing'ura kuna kishu amu midim oltung'ani obo aing'ura. Eyieuni si irkeek oudieki nkishu, irkeek olepieki nkishu, eyieuni si nkariak naisujieki nkishu egirai apuo alep.

Keyieu oltung'ani neng'asa ayiolou ajo, kanyioo ena naunitoi. Ore ena, nentoki naji ormutama, naa tenepoi aitau netumi endaa naji ormtama laa eya nidong'i netumi enkurma. Ore eunoto enadaa naa kesidai nai eneun oltung'ani lotii nkwapi natoito nemeeta enchan sapuk amu meyieu enchan sapuk, nitumia ake noshi terit ake naa ene oshiake natamooki eunoreki. Enterit enoshi naunieki irpaek, kidim ake sinye ena ele mtama atubulu tinewueji. Ore si esidano ormutama naa mekumok iltung'anak ounito, neeku elelek entumoto osokoni lenye amu kinyang'uni, nedung'i nitobirieki enkurma naya nishori nkera arashu etii iltung'anak onya aitaa ainosie endaa naji orgali. Enkurma naing'ua ormtama. Neeku ore enaiko enaisum oltung'ani na paliki ake ajoki euni tenkop nemesapuk enchan, idim atubulu tonkwapi natoito nemetii enchan sapuk, nimitanyamal si enkolong oleng amu miba enadaa enkolong, meitoi enkolong.

Ore ena siai nitodolu olchamba sidai otubulutua irpaek etabikitia ewueji nitayutuo inkileli ashu kijo naa enetanapa inkera. Itishipisho ena siai amu kitodolu ajo ore olairemoni lele shamba netipika esiai sapuk oleng' egira aitobir ele shamba lenye amu itodolu ajo meeta ninye ele shamba ee meeta ele shamba eria aa aa weeds. Neeku itiship ena toki enkong'u oleng' tenidol amu enyor enkong'u enidol olchamba otubulua endaa esidai aitobiraki, netipikaki enkare aitoiraki, netubulua erisio irpaek neeta orang'i onyanyuk, metii enjoto nainosa enkolong', metii enjoto natubulutua epaashipaasha, kesidai oleng' naake kitiship oltau, nitiship enkong'u amu imaanisha naa ajo ore oltung'ani lotaasa ena siai eunoto ele shamba nelotu ake atum olerinyore lenye amu ene ene eneoku kulo paek piitayu ndaikin naake itodolu ajo kitayu endaa sidai, endaa sapuk tenkaraki naitobiraki olchamba tenkata naado naa sidai. Neeku itishipisho enidol itiship oltau enidol enidol esiai naijo ena sidai amu enidol endaa ino pookin nituuno etubulua nitobirakino netasha esidai ashu itipika enkare esidai nebulu esidai naake itishipisho oleng'.

Ore ena nitodolu olchamba lorpaek oo netoito etabaikia enkata enkisambuare,. Neeku ore enadamu naa ore apa kira kutitik, ee naa kias apa ena siai oleng' aaku tenakata nji ore ene wueji netabaikitia irpaek naa piitayuni irpaek too mbenia nedung'i irmapepeni nepuoi aigaraki ewueji pee etumokini aishoo nkishu nita nitayuni irpaek too mbenia, neyai ilooyai aang' ashu idong'uni nemiri naa esiai oshi naitushulu olosho oleng' amu teniteruni aitau irpaek neeku eponu iltung'ani lono litu etum apa nje ndaikin toolchambai lenye ashu lemiidim atuunisho too nkuapi enye, neponu ainyang'isho ashu eponu irkulie aomonu neyau olosho tenebo oleng'. Neeku ore ena siai naa esiai sidai oleng', ore tenakata nji ene wueji netabaikitia kulo paek naa pitayuni ake nitoyi ne neemiri ashu nenyai ore kulo mapepeni apa oonapita kula paek ne neitoki aibelekeny aisho nkishu, neeku endaa o nkishu tina rishata naake eshumi oshi tenkae kata nishori nkishu enoshi kata etoyio etoyio enkop etaa ketii olameyu.

Kore kulo, naa olmatunda oji strawberry, nemaata enkarna olmaasai amu me sapuk eunoto e kulo matunda te nkop olmaasai. Ata ninye enkinosata enye, nesapuk amu metumi too sokonini natii atua inkishu meteleku Ilo Kuna supermarket sapukin, ine wueji indim ainotie strawberry . Amu ore enkiremoto e strawberry nesapuk, nemengass aata tiatua inkishu meteleku iltung'ana ogira aiteru tenakata inji aas Ina unore. Naa ore naa esiai e strawberry naa kesidai amu keponik oshi oltung'ani osarge tiatua osesen ,kake egol entumoto e strawberry amu penyo tenetumi ninche tiatua inkishu neilepa emirata enye amu melelek elo ake oltung'ani duo elo amu nelotu amir too inkutitik wuetin elo ainyang'u pelotu amir amu Mee kumok iltung'ana oyiolo neme kumok sii iltung'ana oinyang'u.

Wore ena nitayu jikoni eatua inkishu oleng'. Natii isoitok enkima oshi ena nikijo enkima oosoitok okuni. Wore ena kima, nitobiri nepiki isoitok, nepiki irkiek, neinoki eya ninoki aabukoki eilata oltaa ashu eyauni enkima teiwueji, neponunui aitutum nepiki. Wore tenankae wueji nadolita irpaek, itodolu ajo, ebaiki naa enkisambuare arashu ebaiki naa enkata naiteritua irpaek aaoku tenia kop. Nepiki naa wore oshi teniarishata, naa keyau iltunganak irpaek, neponu aapej. Wore ena naa endaa aa eniindip ake ninya orpaeki opejo, niok shai ashu niok enkare. Nining itaraposhe amu endaa nairoshi oleng' endaa naimu atua orpaeki. Amu kenapita intokitin oshi naajo ilashumba starch. Naa wore starch naa entoki naiput osesen, entoki naiput enkoshoke, neeku eninya orpaeki, niok enkare ninya orpaeki, niwok shai, naa itum ajo iraposho oltungani nimitoki aingorru endaa akeyie tenkata, tenkiti kata akeyie endama.

Ore ena, nitodolu ajo osokoni obolo, ashu osokoni ewang',otii intomonok, netii si aitoki irpayiani. Ore enewueji, newueji naa idim ashomo nitum idaiki napashipashari, etii nkitunkuuni, etii irnyanya, etii irmatunda, etii hoho, etii mboga, etii akeyie intokiting pookin oshi naba enaayieu oltung'ani tenelo ainyang'isho tosokoni. Itodolu ajo ore kulo tung'anak, eton itu eshetakini ninche kulo sokonini oshi taata ogirai ashet, opikakini iltung'anak inkajijik, ashu irgilat, ashu mabatini, pemitoki naa anya iltung'anak enkolong', ashu pemitoki ashaiki, ashu pemerruoyo daiki enye egira amirisho. Itodolu ajo kemirisho nche kuna tasati, teboo tembata orbaribara, nakeponu ake iltung'anak oponu ainyang' ninche, neponu ainyang'u intokiting tinewueji nepuo. Ore entoki naitishipisho tenewei naa, tenibaya inewueji nai, nitum pooki toki naba enaa eniyieu tiatua aji, naa inyang'u ake tewueji nebo, nidip nishuko alo ang'.